Nĩguo kwĩgwatĩra kandi ya kwĩmenyithania gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, no nginya ũkorwo ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana. Na ũngĩkorwo ndũrĩ mũraiya wa bũrũri ũyũ, no nginya ũkorwo wĩikarĩte gũkũ bũrũri-inĩ kwa mĩaka mũgwanja kĩrũmanĩrĩrio. Na ũkorwo nĩ ũrarĩ na rũtha rwa gũkorwo wĩikarĩte gũkũ bũrũri-inĩ.

Ũtarani wĩgiĩ mbeca nĩũteithagia mũndũ ahote gũbangĩra mbeca ciake. Na ũtarani ũyũ, nĩũteithagia mũndũ ahote gũkinyanĩria iroto ciake. Rĩrĩa wathomithio ũrĩa ũbatiĩ gũbangĩra mbeca ciaku, nĩumanagwo na ũhũthĩri mũru wa mbeca. Na Rĩrĩa wathomithio ũrĩa ũbatiĩ gũbangĩra mbeca ciaku, nĩ ũranagwo na mathirĩ. Gĩthomo kĩa ũhũthĩri wa mbeca, nĩkĩheyaga mũndũ ũcamba wa kũiga mbeca bengi ona kana kũigithia. Na rĩrĩa mũndũ aheyo githomo gĩkĩ kĩega kĩa ũhũthĩri wa mbeca, nĩahotaga gũbanga maũndũ nĩũndũ wa rũciũ rwake, ona kana ũtukũ mũru.

Nyama njĩthĩ nĩ thumu, na rĩrĩa wamĩrĩa nĩkoragwo na bacteria ĩrĩa ĩrehaga thumu thĩinĩi wa mwĩrĩ waku, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria ndariri cia kũigua thiũrũra, gũtahĩka, kũharwo oro ũndũ ũmwe na gũturwo nĩ nda, ũndũ ũcio ũngĩ nyama njĩthĩ nĩĩkoragwo na bacteria ĩrĩa ĩhotaga mũno mũno ciana, atumia arĩa mohete nda, oro ũndũ ũmwe na andũ akũrũ, na rĩrĩa maga kwamũkĩra ũrigiti naihenya o ũrĩa kwahoteka, magagĩkorwo makĩhotwo nĩ mĩrimũ, nyama njĩthĩ nĩrehaga ndangũrũ na njoka iria icokaga ikahinyĩrĩria mwĩrĩ waku, ũndũ ũrĩa ũrehaga mathĩna maingĩ thĩiniĩ wa mwĩrĩ, nyama njĩthĩ noĩhinyagĩrĩria makĩria andũ arĩa matarĩ na hinya mwĩrĩ ta andũ arĩa marĩ na mũrimũ wa mũkingo, andũ arĩa marathiĩ na mbere na kwamũkĩra marigiti ma mũrimũ wa cancer na ũgima wao wa mwĩrĩ ũgagĩkorwo ũrĩ hatĩka-inĩ makĩria, no ona gũkũrĩ o ũguo nowĩthemane na mathĩna maya na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ nĩwaruga nyama yaku wega, na nowĩthemane na mathĩna maya na njĩra gũtigĩrĩra atĩ kahiũ na karũbaũ karĩa watinangĩria nyama yaku njĩthĩ, nĩwathambia wega mbere ya ũtinangĩirie indo icio ingĩ cia kũrĩa, na nowĩthemane na mathĩna maya na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ nĩwo nĩworanwo na nyama njĩthĩ kaimana atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũrĩrĩa nyama njĩthĩ.

Irio cigagwo ũrugarĩ-inĩ ũrĩa wagĩrĩire nĩguo kũgirĩrĩria gũkũra kwa bakitĩria ĩrĩa ĩcokaga ĩkarehe mĩrimũ. Irio iria itarĩ nduge cigagwo, ciendaga kũigwo handũ hena ũhehu ũrĩa ũngĩcigirĩrĩria gũkũra kwa bakitĩria ĩria ĩcokaga ĩkarehe mĩrimũ ĩria yumanaga na irio thũku. Ũndũ ũcio ũngĩ indo, irio iria itarĩ nduge nĩ ciendaga kũigwo ũhehu-inĩ nĩguo cigaikara itarĩ irathũka, kwa mũhiano, indo ta nyama ũngĩ, ũngĩaga gũciga handũ hena barabu kwa ihinda inene nĩ ithũkaga oro naihenya. Nacio irio iria nduge nĩciendaga kũigwo ũrugarĩ-inĩ nĩguo itigakũre bakitĩria. Na ningĩ maragĩtarĩ nĩmakũmithĩtie mũno ũrĩi wa irio hehu. Ningĩ kũngĩkinya atĩ irio iria warĩkia kũruga itikũrĩo kwa ihinda rĩu, nĩwega ũreke ihore ũcoke ũcige barabu-inĩ, nĩguo ikinyanĩrie ihinda rĩao rĩa kũrĩo.

Mũndũ wothe nĩ mwĩtĩkĩrie kũhoya pacipoti Kenya. Maya nĩmo maũndũ marĩa mabatarainie, mũndũ ũrĩa ũrahoya pacipoti Kenya, nonginya akorwo nĩ mũraiya wa bũrũri ũyũ na njĩra ya kũciarwo ona kana njĩra ya kwĩyandĩkithia. Ũndũ ũciongĩ nĩ mĩaka. Gũtirĩ mũndũ ũtangĩhoya pacipoti kũringana na mĩaka yake, no ona gũkĩrĩ oro ũguo hena indo iria abatiĩ kwonania ta kandi ya gũciarwo kũrĩ mwana ũrĩa ũtakinyĩtie mĩaka ikũmi ne nana, na kĩbandi kũrĩ mũndũ wothe ũrĩa ũkinyĩtie mĩaka ikũmi ne nana. Nonginya mũndũ ũrĩa ũrahoya pacipoti akorwo ahĩtũkĩtio nĩ honge iria ciagĩrĩire atĩ wee nĩ mũraiya wa bũrũri wa Kenya. Indo iria ũrabatarania nĩguo kwĩyandĩkithia kũhoya pacipoti, nĩ kandi ya gũciarwo, kĩbandĩ gĩa bũrũri na kabica gaku. Warĩkia kũiyũria maratathi ma kwĩyandĩkithia, weterere thiku ikũmi cia kũruta wĩra nĩguo pacipoti yaku ĩkorwo yauma.

Gwĩthamba moko maku mbere na thutha wa kũhutania na irio, nĩ mũtugo mwega makĩria kuona nĩ ũgiragĩrĩria mũndũ kuumana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko. Gĩtũmi kĩnene gĩa gũthambia moko maku mbere ya kũhutania na irio nduge kana itarĩ nduge, nĩ gũthengia germs irĩa ingĩkorwo moko-inĩ maku. Rĩrĩa wathambia moko maku nĩ wĩgiragĩrĩria we mwene kumana na gĩko, ona ũkagirĩrĩria andũ arĩa angĩ. Moko maku mbere ya kũhutania na irio ũbatiĩ gũthambia ta ũũ, ũthambie moko maku na maĩ maratherera na thabuni, ũtigĩrĩre nĩ wathambia ndwara ciaku na gatagatĩ ga ciara na ũcoke wĩkamũre na maĩ maratherera. Gĩtumi gĩa gũthambia moko maku thutha wa kũhutania na irio nĩ gũthengia bacteria irĩa cingĩkorwo igĩthegea kuumana na gĩko kĩa irio. Ũũ nĩguo ũbatiĩ gũthambia moko maku thutha wa kũhutania na irio. Ũthambie moko maku wega na maĩ maratherera na thabuni, ũtigĩrĩre nĩ wathambia ndwara na gatagatĩ ga ciara ciaku, ũcoke wĩ kamũre na maĩ maratherera na ũniarie maĩ macio na gatambaya komũ.

Niĩ thũkagĩrwo nĩ matumbĩ na marigũ meru. Ũũ nĩguo thũkagĩrwo, ingĩrĩa matumbĩ oũguo, thuutha wa ndagĩka nini nyambagia gwĩthũa, ngaruta mathundo matungu matune mena ruo muno. Kwĩ hĩndĩ ingĩturwo nĩnda na gũtahĩka, na rĩmwe nĩ njiguaga heho mũno rĩrĩa iyũndũ ici irathiĩ nambere. Naguo ingĩrĩa marigũ meru, thuutha wa ndagĩka ikũmi nginyagia ndagĩka ikũmi na ithano, nĩguo nyambagia gũthũkĩrwo nĩmo. Nyambagia gũcimwo nĩ ini, kwerũrũka na gũturwo nĩ nda.

Rĩtwa Njeri riumĩte gatagatĩ ka bũrũri rũrĩrĩ-inĩ rwa gĩkũyũ na riugite hinya. Ngwĩciria gĩtũmi kĩnene gĩa gwĩta kĩharo kĩu kĩa wĩyathi Njeri, nĩ gũkũngũĩra hinya, ũcamba na ũrũmwe wa njamba iria ciarũĩrĩire wĩyathi kũringana na ũrĩa rĩtwa rĩu rĩo rĩene rĩugĩte.

Irio iria nyendete mũno makĩria nĩ mũcere wa pilau ya nyama ya ng'ombe. Irio cia kũrugĩra muciĩ ciendetwo nĩ ũndũ wa itũmi ici: Gĩtũmi kia mbere nĩ ũtheru. Irio iria irugĩirwo mũciĩ, nĩ ikoragwo irugĩtwo na ibacĩrĩirwo mũno na nĩ ĩkoragwo na ũtheru wa gĩkĩro kĩa ĩgũrũ mũno, nĩ amu gũtĩrĩ mathaa maratengeria mũndũ. Gĩtũmi gĩa kerĩ nĩ gwĩkinya kwa irio. Irio iria irũgĩirwo mũciĩ, itirugagwo hi na hi. Nĩ ĩheagwo ihinda rĩa kũhia na gwĩkinya. Gĩtũmi kĩu kĩngĩ ni atĩ irio iria irugeirwo muciĩ nĩ irĩ cama. Irio iria irugeirwo muciĩ nĩ iharagĩrio kahora, na kĩndu gĩothe gĩgwĩkirwo thĩiniĩ wa irio icio nĩ kĩheagwo kahinda ga kũhĩa na kũgĩa mũcamo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, irio iria irugĩirwo muciĩ no ũhote gwĩkĩra kĩrĩa ũrenda na kwaga gwĩkĩra kĩrĩa ũtarenda. Kwa mũhiano, indo ta biribiri kana cukari mũingĩ no ũnyihie irioinĩ ciaku ona kana wage gwĩkira ũngĩkorwo ndũrenda. Ũndu ũcio ũngi nĩ ati, irio iria irugeirwo muciĩ ingĩtigara no ũhote kũiga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. No irio iria irugeirwo na kũu nja no ciage Gũkinyanĩria ikero iria irabatarania na ũguo cirehe mĩrimũ.

Irio iria ciĩna protein nyingĩ, nĩ inyitaga itemi rĩnene mũno makĩria harĩ gũthondeka nyama cia mwĩrĩ waku. Kwa mũhiano, andũ arĩa moyaga cuma nĩguo mĩĩrĩ yao ĩikare ĩrĩ mĩega irio ciĩna protein nyingĩ no imateithĩrĩrie na njĩra nene. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, irio ciĩna protein nyingĩ nĩ iteithagia mũno harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ oro ũndũ ũmwe na kũgĩa na ũritũ mwega wa mwĩrĩ. Rĩrĩa warĩa irio ciĩna protein nyingĩ, nĩ inyitaga ndaa na ũguo igatũma wage gũikara ũkĩiguaga kũrĩa, ũndũ ũrĩa ũngĩtũma ũnyihanyihie gũikara ũkĩrĩaga irio iria ciĩna cukari mũingĩ. O ho rĩrĩa warĩa irio ciĩna protein nyingĩ nĩ iheaga mahĩndĩ maku hinya na, na ũgatũma wĩikare wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Rĩrĩa warĩa irio ciĩna protein nyingĩ, ngothi yaku nĩ yagagĩra na ĩkanyoroka, njuĩrĩ yaku ĩkagĩa hinya na ĩkaga gũikara ĩgĩtunĩhaga, nacio ndwara ciaku ikaga kwerũha na igakorwo na hinya. Rĩrĩa warĩa irio ciĩna protein nyingĩ thakame yaku rĩrĩa ĩĩ igũrũ nĩ ĩgũaga. Ũngĩkorwo nĩ ũrĩ thĩna wa kwambatĩra gwa thakame, nĩ ũbatiĩ gũkorwo na mũtugo wa kũrĩaga irio ciĩna protein nyingĩ tondũ nĩigũgũteithĩrĩria. Na mũthia, rĩrĩa warĩa irio ciĩna protein nyingĩ nĩ iteithagĩrĩria mũno, nĩiteithagĩrĩria kũũ, gũcina maguta maingĩ marĩa me mwĩrĩ na ũguo ciĩga ciaku igakorwo ciĩna hinya na ikaruta wĩra ũrĩa...

Irio cĩna protein nyingĩ nĩ inyiitaga itemi rĩnene harĩ gũthondeka nyama cia mwĩrĩ waku, kwa mũhano, andũ arĩa moyaga cuma nĩguo magĩe na mwĩrĩ mwega, irio cĩna protein nyingĩ no imateithĩrĩrie mũno, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, irio cina protein nyingĩ nĩ iteithagĩrĩria mũno harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ, oro ũndũ ũmwe na kũgĩa no ritũ ũrĩa wagĩrĩire wa mwĩrĩ, rĩrĩa wagĩa irio rĩrĩa warĩa irio cĩna protein nyingĩ nĩ inyitaga nda, noguo igatũma wage gũikara ũkĩigũwaga kũrĩa, ũndũ ũrĩa ũngĩtũma ũnyihanyihie mĩrĩre ya irio iria cĩ cĩna cukari mwĩingĩ, oroho rĩrĩa warĩa irio cĩna protein nyingĩ, nĩ iheyaga mahĩndĩ maku hinya, rĩrĩa warĩa irio cĩna protein nyingĩ, ngothi yaku nĩ yagagĩra na ĩkanyoroka, njuĩrĩ yaku ĩgatiga gũtunĩha, na ĩkagĩa na hinya, nacio ndwara ciaku igatiga kwerũha na ikagĩa na hinya, rĩrĩa warĩa irio cina protein nyingĩ nĩ itũmaga thakame yaku rĩrĩa ĩgũrũ ĩikũrũke, koguo ũngĩkorwo wĩna mũrimũ wa kwabatĩra thakame, nĩ ũbatiĩ kũgĩa na mũtugo wa kũrĩyaga irio cĩna protein nyingĩ, na mũthiya, rĩrĩa warĩa irio cĩna protein nyingĩ, nĩ itethagĩrĩria mũno kũnina maguta mwĩrĩ-inĩ waku, na ũguo ciĩga ciaku cĩa mwĩrĩ ikaruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire.

HELB nĩ ngombo ĩheyagwo arutwo arĩa marĩ macukuru ma yunibacĩtĩ, na mathukuru ma kothi cia moko cia thirikari, nĩguo mahote kwĩrũgamĩrĩra, nona gũkĩrĩ oro ũguo, mũigana wa mbeca iria mũrutwo angĩamũkĩra nĩ ũringanaga na maũndũ matiganĩte, ũndũ wa mbere nĩ mbeca cia mahũthĩro, mbeca iria nyingĩ mũrutwo angĩamũkĩra cia mahũthĩro nĩ ngiri mĩrongo ĩtandatũ, na nĩ gũgĩkĩringana na ũteithio ũrĩa abatiĩ kwamũkĩra kũringana na gĩkundi kĩrĩa arĩ, mbeca cia marĩhi ma thukuru nĩcio tuition mbeca iria nyingĩ angamũkĩra cia marĩhi ma thukuru nĩ ciringi ngiri mĩrongo ĩtano, HELB nĩ ĩheyanaga ũteithio no ndũkĩkĩra ciringi ngiri inyanya, HELB no ĩheyanaga loan rwa Jielimishe rũrĩa rũkabaga gĩcunjĩ kĩa mĩrongo kenda harĩ igana kĩa mbeca iria mũrutwo abatiĩ kũrĩha thukuru, kĩrĩa gĩtangĩkĩria ciringi ngiri magana matandatũ kũringana na HELB.

China Square nĩ nduka ĩkoragwo gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na yendagia indo iria ikoragwo irurĩtwo bũrũri-inĩ wa China na njĩra nene, na yendagio indo iria ihũthagĩra thitima, mĩthemba ya nguo, na indo cia nyũmba, na thogora wa thĩ. Indo iria cia thitima ũtangĩaga nĩ indo ta TV, mariko na bũrinji. Indo cia nyũmba iria ũtangĩaga nĩ indo iria ihũthagĩrwo riko, indo iria ihũthagĩrwo gũthakaria nyũmba na indo ingĩ nyingĩ, na indo iria ingĩ ũtangĩaga nĩ mĩthemba ya nguo, iratũ, indo iria ithakaga na ciana na indo ingĩ nyingĩ.

Andũ nĩ mathekaga rĩrĩa marĩ na arata ao nĩũndũ wa itũmi ngũrani. Gĩtũmi kĩa mbere nĩ kũringana, nĩ kũringana norĩa mũiguanĩte na mũrata waku. Mũngĩkorwo mũiguanĩte biu, biu, biu, biu, ona rĩrĩa mwacemania, ona rĩrĩa mwĩkwaria mwĩkoraga tu nogũtheka mũratheka. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gĩkeno. Rĩrĩa mũkenete mũgĩĩka maũndũ manyu ona mũkĩaria, mwĩkaga maũndũ manyu na mwaragia mũgĩthekaga. Ũndũ ũcio ũngĩ ,nĩ ngwatanĩro njega. Mũngĩkorwo mũtihĩtanĩtie mũgĩ, mũkĩaria ona kana mũgĩĩka maũndũ manyu mwĩgũĩkora tu no gũtheka mũratheka na mũtirahota kwĩrigĩrĩria. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ mũngĩkorwo mwĩna hi, mwĩna, mwĩna maũndũ maingĩ mũngĩririkana. Mwacemania ũkaririkana kaũndũ aneka kana kaũndũ anauga mũgekora tu mũgĩtheka na mũtirerigĩrĩria gũtheka. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũringana norĩa mũiguanĩte. Angĩkorwo nĩ mũiguanĩte mũno, rĩrĩa mwacemania mũiguaga o gĩkeno mũgekora o mũgĩtheka.

Ici nĩ imwe cia itũmi iria iratũma arĩmi a ng'ombe cia iria makorwo makĩrĩithia tũcaũ twao na njĩra tekinoronjĩ,ũ ndũ wa mbere, tekinoronjĩ nĩrahota gũkũrana na mũrimũ wĩ level ya mbere ũtarĩ ũragũmĩra tũcaũ, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mĩrĩre, tekinoronjĩ nĩrahota kũhe tũcaũ twaku iria, maĩ na irio ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũnyihia gũitanga gwa tũcaũ, maũndũ ta gũthambia kana gũtheria kiũgo gĩa tũcaũ twaku, nĩ maũndũ mamwe marekwo nĩ tekinoronjĩ na ũguo ĩkanyihia gwĩtanga gwa tũcaũ, ũndũ ũcio ũngĩ, rĩrĩa ũrahũthĩra tekinoronjĩ nĩranyihia wĩra na ũguo ũkahota kũiga ng'ombe nyingĩ, ũndũ ũcio ũngĩ tekinoronjĩ nĩrahota kũiga rekondi ya tũcaũ twaku kuuma ũgima wa mwĩrĩ nginyagia mĩrĩre, rĩrĩa mũrĩmi arahũthĩra tekinoronjĩ, ng'ombe ciake nĩirakũra naihenya na igakũra cina ũgima mwega wa mwĩrĩ, ũndũ ũcio ũngĩ rĩrĩa mũrĩmi arahũthĩra, ararera njaũ ciake na tekinoronjĩ, nĩirakorwo ikĩmũhe iria rĩingĩ, na ũguo agakorwo akĩingĩria mbeca nyingĩ.